Boiisonito ni konoto ko boisiet neebo kobotisiet ak ko en yu ogere chito ne kotelel nemiten mbar ago togu ko inendet ko chito ne temindet ago chito kora neyoe mung'aret amun igere kanam simoit koimuch kopirchin chito simoit kong'ololchi agobo rurutikyik. Ago en mbar en boisionito nibo minset ab sukuma ko ndoker ko iboru kole miten amitwogik che siche biik koyob sukuma ichuton amun amitwogik choton chebo kila en gaa ago chomotin mising sukuma ichuton. Kora iniker kora boisionito nibo minset ab sukuma kotogu kole mi chito kora neboe ngokenik en gaa amun ngokenik koyoche kebutyi sukuma asikosich choton ko proteins che mokinge borto ak vitamins ak kora iniker boiisioni bo minset ab sukuma ko togu kole siche chito temindet chepkondok amun ye alda sukuma ichuton komuch kosich chepkondok, imuch koalda koba sugulishek anan komuch koaldechi biik ab sokoni sikosich chepkondok.

Koroito ni ko noton kiguren segemiat, ago ndoker koroito abwati ale mi chito, mi temindet neboe segemik en mbarenyin asikokochi kumiat. Ago ndoker koroito ni ko kiit nebo komonut ngandan kora sait age nan ko yon kotuiyo ak chito komuch kouut inendet ago ngwan mising ago imuch koib hasenet . Lakini kora en komosta age ko segemiat kotindo komonut neo mising sanasana en temindet amun igoin kumik che imuch keboishen koik amitwogik anan keboishen kechoben amitwogik che terter ago kora komuch ke alda kumik choton koba supermarkets anan ko tugoshek che terter anan kora komiten biik ch eyoe en ele koboen segemik che chang mising ago segemik choton ko konu kumik che imuch koalda koba emotinwek alak ago siche kora chepkondok. Segemiat ko kit nebo maana mising amun igochin temindet chepkondok che imuch koboishen en kila ak kila ak kotesen kora boishonoton anan ko ribet ab segemik chuton.

Moshininiton nimii pichait niton ko Mashinit noto ne kipiren beek ako imuch koboishet temik kobir beek koba biren beek koba imbaronik kwak kii ana koba komoswek cheterter ako moshinit niton ko kikotesetai nguni Kiko kokiboishen bik che chang en nguni ngandan moche chepkondok chechangi ko kikeboishen temik chechang moshinit niton ako ot bik chechang nguni ko. Imuch koal sikotoret icheket en ngalekab beek en imbaronik kwak bore beek moshininoton nii ako akorib Koraa olebirto asima Simaba asara.

Boisionito nibo ripet ab tuga ko kigowalak kapiisa mising en kokwenyon amun kitam koripe biik tuga keny koripe ko tuga tugul. Korik chechang komuch koyum tuga tugul ak korib tugul en kiwanjet agenge. Lakini en nguni komagochang biik che yoe kounondon amun kigotestai biik ago kigonai tuguk che chang ak muswaknatet ab kasari, ko kigoboishen biik chechang. Ago riponito nibo tuga ko temik chechang anan ko ripik chechang che ribe tuchuton ko kiboishen choton che kikete tuga kong'eten uwanjet agenge akwo age lagini ko terter tuga mokiripe tugul en agenge, ago kora kigoboishen biik che chang sigenge anan ng'otwet anan ko kiwoto cheboishen muswaknatet ab kasari ago mogeboishen sigengeishek biik che chang kiboishen kityok choton chebo kasari

Agenge en tuguk che mile biik en pichianito ko agere chito ne temishe anan ko nekerere mbaret ak kobire pichait, ago mile biik noton amun en inendet kowoo mbaret ago inendet ko kobur kotokopir picha ak kororechin pichait nekoto tesetai ak kasinyin amun indiker ko mbaret newoo mising ago kit age kora ko kalach inendet kambut che muren mising ago togu kole kagoyai kasit ago kagobun beek che chang en mbaranito, ago mile biik kora mbaranito amun mbaret ne woo ne kagesember ak kemurmur kapisa ago motinye minutik alak tugul koibur mbaranito kou kiwanja ago momi kit kapisa ne kokiminchi ago mi kora beek che kagikerer asikomuch kosich beek mbaraniton ak ineemi beek lakini momiten minutik che kinokoi anan koimuch ngunon kekonye korut suswot anan kekonye konyumnyumit ng'ung'unyat.

KIt netesetai en yu ko ogere miten murenik anan ko boishek chemiten en pichainito ak agere kora kole miten tuga korikwak kaptich. Ago en pichainito ko togu komi kit ne tesetai noton ko nebo lewenet ab tuga chekibe koba che kinoe en lagait ab Kiingereza kikuren dowry ago togu ngunon komi biik ab kombot chepto che kagobwa boishek nyokoswa tuga ak konyo kigochi icheget che imuch koib icheget koba koib kobunji choton ch ekiguren en lugait ab Kiingereza dowry ago boiisioni ko naat mising en kokwenyon ak en Kalenjin mzima amaun boisioni kobo maana mising yon imoche kotun ge lagok ko boisiiet netai niton amun mogotin tuga ke lipanen rabinik ab kotunisiet ak kiit keliponji kombot chepto.

En pichainitoni ko miten chito neame chapati ak maragonik ago olekiamndo ichechuton ko en chapati koyoche itinye unga anan ko busiek choto che kichoben chapati ak inde sukaruk akitya inde chumbik ak mwaita ak imilde taakomildaak kouit nematkouwit saidi ak kitya imilde koik raond icheget, ak ibel en maa ak indoi mwaita ak igere ile malocho ak itya yon kakorurio isutu. Ak en maragonik ko yoche kokaichemshan maragonik en ma korurio komie ak kitya inyon isus ak inde ketunguiyot ak itesyi nyanyat ak itestyi tuguk alak che anyinyitu amitwogik, choton kocheu inpilipilioho choton ko en biikalak chechome pilipilik koimuch kotesyi icheget ak yekakorurio imuch isutu. Biik alak kochome kwamnda muchelek ago biik alak kochome kwamnda chapati initon. Ago biik alak ingwamnda chapati kora kochome kotilatilchi orit komengegitun ak koyomo komie icheget akwam. Lakini biik alak komuch kwam koterter.

Boisionito nibo mung'aret anan oldoishet ab water melon anan ko noton ko kit ne chang beek ko mochome boisionito amun netai en kokwenyon anan en olinyon ko motorutu korotwechuto ago yoche kora icheng'ate en olinbo Ukambani en ele mine biik ago kali mising indi ibu kong'eten olindo agoi olinyonet. Ago kora korotwechuton yon moribok komie anan ko yon morib chito neibu en karishek koimuch kochilak icheget ak kogon hasenet amun imuch kochilak ak koyesho en karit anan koimuch kealdeun tuguk che kogobur anan ko che tom ko kong'yo komie en mbar komenoe kole tomo kogongyo ko kogeibun ko ngunon komochome boisioni amun tot kong'emin, tot kondein hasara amun keilipan rabinik ak keibun tuguk choton chemokororon ago kora komoche, mokinge rabishek che chang kabisa keal tuguchuto ak keib agoiole imiten anan ko ole iyoen mung'aret ngandan ine tinye chepkondok yon koribok komotochome boisioni.

Baishoniton Nebo baet ab ingogaik Koba kamanut mising en kokwet ako Chang bik cheyae baishoniton amun tinye kamanut mising ribet ab ingogaik netai en kamanutik choton ko ingogaik ko amitwagik en gaa imuch keyeny ingogenik en gaa akiam icheket en gaa ak amitwagik en la chi anan kochebi Langat akotareti bik kabisa en ngalek ab amitwagik Nebo aeng ko ingogaik kolagu koraa ako ingolok mayainik choton koraa koimuch Koik amitwagik ab kila en gaa akokimuch koraa mayainik choton Kiam koraa ak keyalda kesich chepkondok amun Manik mising ko chebo kienyeji kotinye alyet nemiten Barak kabisa akotareti ribik kosichen chepkondok koraa ngokaik koimuch keyaen mungaret noton ko ichegen kebae akumuch kobai Chito akityo tatun kwaldeji bik alak en sokoni koik mungaret ak sanasanakorwe cheu kirismas komuch kwaldechi bik koik amitwagik ab betut noton ako kararan kabisa baishoni

Boishoniton ko bo komonut missing keyai, missing en gaa anan ko en komoswek cheterterchin en emoni amun boishoniton nibo ribetab ingokaik kii ko toreti bik kabisa ingokaik missing en ngalek ab omitwokik kii ak en ngalekab chepkondok En omitwokik kii ko imuch yon kolok imainik ingokaik chuton nii ko imuch keboishen imainik choton koik omitwokik kii anan ot Koraa en bik alak komuch koyeny ingokaik chuton nii ak koboishen koik omitwokik kwak. Koraa ingokaik chuton nii ko bo komonut missing missing en igorwek choton che yeche imuch kwalda kou en orusishek anan ko en kit nekakiyai koi chekii celebrateni betut nekikisiche chito ko imuch kwal ingokaik chito ak nyokokonin chepkondok imuch kwal inendet tii ak keyeny sikeboishen en igorto igoroton. AK Koraa en tukuk cheu in chepkondok Koraa ko imuch koyai temindet ana ko ribindet ko koboishen ingokaik chuton kosichen chepkondok anan koyaen mungaret, yon kokoyechekitut icheket tii ko imuch bakwalda en komoswek cheterteri ak kosiken chepkondok ingokaik chuton.

Enn ireyu ko agere chito ne kanam muswaga anan ko noton ko panget inendet komoe koswach ketik choto chemiten ng'weny ago togu kole ketichondon ko chekirutkomakimin, kirutu icheget anan ko kiibista ko kagetil ketiti mara nekimi yoto. Ago igere en pichaini komi chito nemoche koyeb minutyonoto ago tom inee koyeb inendet, ago mokinoe amune sikomach koyeb ago mara korut en ole monyolunot anan ko ele kimokemoche korut korotwo, ago kora imuch komoe koswach amun moe kochob mbaranitoni kotem asikominen minutik alak chemo ketichuton ago en komosta age kora ikere ile mi komosta ne kogokilalen tuguk anan ko mara kagilalen ketik chuton asikosto ke en mbar, togu kounito amun miten orek chemiten mbaret kwenet ago togu kole mi ketik anan ko siratik che kogakibel en batai kora ikere ile mi ketik che kigolulyo ago kigilul keny.

Baishoniton noton ko noton ko nayat en kainet ab chumbek quecumber ko baishet noton nekararan mising ako yelekanetite Chito yekimindo koroi ko yache korong konai temindet miten Aina Aina chebo quecumber chuton akoyache konai Kole ainon nemakinigei akainon nenamegei ak ngungunyat ndanyin akoainon akomakingei Yai amun miten agenge mesiche ngialda koechekitun akokonu chepkondok koroiton koyache imin en kamaswek en oleon asista akoyache koraa komiten ngungunyat neserta bek komie akoraa korotwek chuton kemine ketorchin ngungunyat orit akoyache koraa komarikigei keringoi chemakiminji akoyache kotinye nabas neyetunen akokoraa komakingei bek kila ak kila choton ko katoldolaik chetareti icheket koechekitun ako yangagorurio kemuch kekes.

Kit netesetai en yuton ko ogere chito ne kotelel en tabanut ab ele kiriben samakinik ago inende ko togukole boe samakinik amun indiker samakinik ko korwoi kobwa barak konyo kokas kit ne koginyokeloki icheget anan mara kakas harufut ab amitwogik kwak. Ko en yu ko igere ile kalach chito kambut choton chemokinge en yoton amun togu kole mokinge kora ripet ab ke boisioni ago kora kotogu kole mi ele keboito samakinichuto amun igere ile chichi kogatelel ago woshin inendet ak euut samakinik chuton amitwogik kwak, ak igere ile chang kabisa, korwoi samakinik ago togu kole icheget ko siche age tugul amitwogik ago chichi kora ko togu kole mi ele kapangan korotwek che telelen inee ago kait komosin kora koboru kole chichiton kotindo ng'omnatet nemiten barak kora en ripset ab samakinik amun ingen kole yoche koityi komoswek tugul amitwogik asikomuch konyorchige samakinik amitwogik.

En pichainichuto koboru kole bandek che kagetor ago bandechuto ko yan kagemin ko kotom imin korong koyoche inai ile ele iminchini konomegei ak ng'ung'unyat ago kararan ng'ung'unyat. Ago kora koto imin koyoche ko kagetem mbaret ak kemurmur ak kelelech kapisa ak kistoen tumdo. Ago kora yan kagemin ak koruryo icheget ko imuch keges, en mbaronik che eechen kegese ak kiruruch koba komosta agenge asinyokeloki tinget asikoib tinget koba gaa. Anan imuch kebut en mbar yoto ak kemaa icheget asimanunyo ak yon kagemaa ak koyomnyo koimuch ketor icheget keboishen moshinit anan kotor biik en mbaronik choton chemoeechen. Ak kemaa kor ko kagetor ak kinde moguboik che terter ak ke konor en olimbo chogo anan ko imuch en temik cheyoe mung'aret koimuch ichek kocheng chemung'araik ak koaldechi icheget ak kosiken chepkondok. Ko kararan kapisa boisioni amun kisigen rabishek.

Koroiton ko kit nekikonoren amitwogik Che kakebut en mbar Ole kialdaen korotwechuton yon kakebut en mbar ago pichaini kotogu kele bo chemungaraindet tuguchu amun igere miten ndisinik Che kokonor en yono kogage mising ako Tom kial icheget ago okot Ole kabanganda kotoku kole bo chemungaraindet amun kaalda korotwek Che Chang tuguk tugul mamiten kit nemomi en orit yuton miten sukuma miten kebij ako miten nyanyik ago koroi kemuch kechob en gaa ketech Kityo kit neu matet ak kechob kechopchi kochanga ak koba koger barak ak kechopchi kora nafas en orit asi kosich Ole iburunen tuguk Che Chang ak kechob kora imuch kechob en taitab tuget Ole momi tirisio asi kimuch kealda en yoton Imuch kora kechob okot en In tabanut ab tugosiek Che terter koroiton ago kararan kabisa boisioni mising en chito netinye tuguk Che Chang

En korotwe chuton kochoton keguren maperek. Ago achame mising maperek amun koroiton ko raisi nea minenyan mising ko atemindet en kaa ago achito nechome tuguk chekimine ko kararan kapisa boisioni bo minetab maperek amun maperek komamache tuguk che chang chemoche chepkondok chechang. Maperek koimuch korut icheget ak koribok icheget. Momoche kora kepit. Imuch kobwa icheget sokomising achome boisioni. Ago maperek ii komiten koyob aengu en chekingen. Mi kapisa nonbirir orit yon kagorur ago miten nolel. Ago achome kapisa nebirir amun anyiny maperiandanoto ago chamat kot mising. En nelel kora kokararan mising en biik chomotochame tuguk chechang sugaruk. Ko kararan kapisa nolel en icheget amun mongeme borwekwak en oret age tugul. Kararan kapisa boisioni bo minetab maperek amun toreti biik en amitwogikab kila ak kila ak lagok kora chemengech, kochome kapisa maperek. Ko kora imuch kogon chepkondok en aldaenywan maperechuton. Imuch kialda ak kesigen chepkondok.

Koroito ni, ko choton ko bandek anan ko biik alak kochome ko kuren bek. Ago koroito ni ko kit ne kimine mising temik chechang che chome kobotisiet amun en mbaronik ab temik chechang komotobete koroito-minutyonito nibo bandek, amun kikenai kole koroito kotindo rurutik che kororon ago koroito ko kigowalak en kasarta amun chnag tuguk chebo muswaknatet ab kasari che kigoit, che kigowal minet. Keny ko kigimine kityo ak eut, kigiyomsie bandiat en tabut ak tatun yan kagoyam ketor kityo ak kibokeloki mbaret, ko nguni kochang aina aina chebo bandek chuton che imuch keal en olinbo ele kiguren en lugait ab Kiingereza agrovet ko chang aina aina che kigechob ago choton kogikwal biik kabisa amun magoyomsie biik en tabushek. Ko imuch ichek kobakoal che negit kochobotin ak inyokoleta en mbaret ago rutu komie kora bandechuto.

Korotwechuto ko bandek, ago bandechu kochoton chon kichoben mugeloo, ago bandechuton ko kerge iney ak bandek igo, lakini yan kagekes icheget ko koyan kagekes ketore ak kemaa icheget ak keger kole kosoiyo kapisa ago kimoe, kimoen agot emait ago tatun keger kele kosoiyo kapisa korotwechuton ak imuch kekonor enolinbo chogo kigonoren korong moguboishek ak kekonor icheget en olinbo chogo anan ko en biik alak koimuch iney kokonor en ko en olinbo chiget anan konde icheget kityo moguboik ak kor ko korop en taban tai ole moityin ropta, ko karan kapisa kenai kekonor koroi amun imuch koipchi hasenet temindet nekikonde kapisa chepkondok boisioonito ak kityo koger kole kigosich rurutik korotwechuton ko yoche konai kora ole kigonorto asimoigochi hasenet komuch konunyo korotwechuton ak koba hasara kityo kou noton.

Kit ne mile biik ne ogere en ireyu ogere ole miten temindet kapisa anan ko chito ne kobut kebich ne won kapisa mising, ago kabaibait inendet kangonam kebich initon amun wo kapisa kebich initon, woo mising ago ko boiboenchi inendet amun togu kole kirip kebich ichuton ak ko ripchi kora beek, ak koripchi tuugk che mokinge kebich ichuto totun koechegitun. Kit age kora nemile biik ko inendet ko kobut kebich kowoo kou noto amatil sogek choto chebo ng'weny. Tam iss keyebe kidogoo choton chebo ng'weny ak kebut keib kebich non bo orit. Ko inendet ko kotito koboto sogek choto ago togu inendet kole chome boiisionito amun kaboiboienchi kapisa koroito ago kora kit age ne imile biik kotogu kole kagimin en ele rupeke ak kapchain en ele rupe ke ak tulonok. Kebich ichuton ago kagoyai komie, togu kole kinamke ak oloton minanito nibo kebich.

Boishoniton nibo minetab nyanyik en ele kikuren en lughaitab vhumbet greenhouse boishoniton nii ko kararan missing ako kit kotok kole green house sii ko ki Koko minutik rurutik che Chang chekororon chetinyee rabishek che Chang nkialda. Ako ole kinetito chito koyoche ko itinye chito rabishek kii ako yoche itokigee kole kemoche imin nee neimuch korut en olimbo gree house ako kit nenyolu korut inee nekararan nekikenai kole rutu ak kosich rurutik che kororone nii ko noton nebo nyanyik koyoche kotinye chito ngomnotet nebo teketab green house si ak Konai kole Chang tukuk chemokingee nyanyik inkinam kemin ako yoche Koraa keripchi beek kii ak keripchi Koraa kerichek choton cheimuche koboishen icheket keboishen en Tek en orit yundon. Ako Koraa koyoche inai chito oleichoptoi green house si ak inai kit noton emait noton nebo barak nekiboishen amun moboishe alak tukuk.